Niĩ ndirona mũndũ kaĩ agirĩire gũtukania ng'ombe na ng'ondu kiugu-inĩ kĩmwe. Tondũ kaingĩ ng'ondu nĩ ciendete kũrũa. Na maita maingĩ rĩrĩa ciarũa, ng'ombe nĩ cio cikuaga mũno tondũ ng'ondu cikoragwo na mũtwe mũmũ mũno ũrĩa ciarũa na ng'ombe ng'ombe ĩyo nó gukua ĩkuaga, ĩkuaga hau hau. Rĩu niĩ nguona ta kwagĩrĩire ng'ombe ikoragwo na kiugu kĩayo na ng'ondu kiugu kĩayo.

Nĩ uumithio wa ng'ombe yakwa umanaga na kũmĩhe irio njega kũu nĩ kuga okorwo nĩndamĩhe mahuti ma mũgũnda no mũhaka ngamĩhe irio cia ngũnia na ngacoka ngamĩhe hay nĩgetha iriia rĩgakorwo rĩega. Ningĩ nĩ ndoraga ona harĩa ng'ombe ĩraikara ngona handũ haha nĩ ibataire gũikara handũ hatheru, handu ĩgũkenerera. Ningĩ no ngoragwo njĩkĩrĩire rwĩmbo kana rĩrĩa ndĩrakama nĩgoragwo na nĩ ngoragwo na karediũ karĩa njigaga hau nĩgetha ĩgakena hĩndĩ ĩrĩa ndĩramĩkama. Na harĩa ĩrakoma nĩngĩ naho nĩngoragwo njarĩte mũgeka nĩgetha ĩkaigua ĩiganĩire harĩa ĩrakoma.